Kenyok iltungana aitalama, olchafu teweuji nemanyae , aku ore erishata nanyae endaa nisuj inkaek, tenilo oltungani choo ore pipuku nisuj inkaek, nebikoo biotisho tina rishata teniaku meetae olchafu.